Ore enadolita naa kegira oltungani aisampu mpuka aa sukuma. Ninye nanu adolita egira aasa tene wuji. Esiai olchamba.

Ore enewueji naa kegirae aiteru airemisho petumokini atuunisho ,kifaa nengasi aturisho aitobir olchamba pepuo nkulukuok ee neeta ninye nanu adolta tenewueji ingas aturisho.

Aa ore entoki etipat tenewueji naa kadolita nanu enaa yiolo ambulance naa kisaidia naai pee ekuatie oltung'ani sipitali pee ing'uraa enaa kisaidiai tenkishui pee mesioki like pee mesioki aye ama atum nchidai pookin ore siinye oldakitari kisaidia, ildakirini siinche irkulikai loora iletipat tenewueji amu ninche oong'amu ilo tung'ani omuoi nisaidia abak enkishui aing'uraa ena kitoki ashukunyie.